Eibelekenye ena siai oleng tenkop ang ena siai nabukokini ilchambai enkare itumiae entoki naji drip irrigation neibelekenye naa tenkaraki naa technology ashu tenkarake inkatitin naagira aibelekenya ore ena siai naa esiai ena sidai oleng tenkata eunore amu ketum indaiki endaa poki kata ore indaiki niun te drip irrigation naa keeta ninche enkare poki rishata niaku naa meya olameyu keunishoreki sii naaji ena siai tonkuapi pookin nemetii enkare aibukoki ake enkare oltanki obo sapuk niaku ninye ake inare naitamanaa enkare apik atua olchamba lino neaku esiai ena sidai oleng nia kadol nanau anaa esiai nanare eh idol ena paipi ajo irpaipi kulo le plastic naa non decomposable niaku menya ninche enkop kebik naa kebik irishat kumok oleng niaku ina baa naibelekenye tenkop ang amu ore apa naa ilchumai apa epiki naa kenya lelo kutu kake menya naa kulo.

Keeta ena baye oleng tipat temurua ang aa ore ena naa enkae abila ena eunore endaa naitobiri irmutaroni loim enkare egirae abukoki atua kuna aitubulu nenetipat ena siai oleng tenkop ang amu kepon endaa netum naa olorere ataraposhoto niaku ore ena naaa enkoitoi sidai ena amu idol ajo kerrip em endaa amitiki ibung eh imoyiaritin ashu dii ninye naaji kuna ng'uesin naanya endaa ainyial naijio irkurt onkulie ng'uesin ake kumok niaku ore ena naa embaye sidai oleng enetipat ena siai amu idol ajo ore ele shamba nemetii eria metii olchafu yoyote olchamba ele sidai oleng niaku adol nanu anaa ore ena siai naa enetipat oleng tenkop ang naa keret oleng iltung'anak.